Boisiet ab stimeti ii ko mi konyil chechang, ko mi konyil chechang' ako terter olekeboisioto sitimet, miten tukuk chekeboisien anan mi tukuk cheiniboisien ii ko sibkobegu sitimet anan kibore chong'itu mitaisiek cheny'olu iliban, so ng'alek cheu kebiren bas ingoroik sitimet i ko bendi barak mitaisiek kosib kobegu sitimet ak kora komiten ng'alek ab keburgei beek keboisien chagit nono, ko ng'eboisien kora ko tukuk chono ko che torin kabza ng'alek ab sitimet ko karun iliboni sitimet keyochin rabinik chechang, so yonimoje simakiyachin chechang ii iboisien sitimet en oret nenyolu, netai ko yomemi anan yomemi ko ,iger anan imis sitimet, imis taik asikobit komakotar maat soiti ak kora komakichocheni tukuk chechang'

Kasarta nekikonu keen asikobit keboketoret chitab kokwet anan bikab kokwet ko Chang kosorwek chebo ketoreti netai ko mara yon mioni chitab kokwet ngu ko kasarta noton nenyolu boketoret kibendi bokeswee ak keipjin okot beek, ketemji imbaret ak kebutyin okot kwenik inngeyoji cheimiache cheu choton koboiboitu akosob okot en chokinet. Nebo oeng kora komara kotinyee chaikab lakwetab sukul chitab kokwenguu ko ko ii kokwet tii konyolu kepanga lebo ketoretito anan nyolu kepanga leboketoret ito anan nyolu kepanga leboketoretito lakwetab sukul ako kepongochi okot ngalekab arambei Kotor okot ngalekab rabinik chenyolu keibjin konyolu kochepyosok koraa bokotoret kebutyi kwenikab betut noton nii ak koibji beek okot cheyome keboishen en betutab harambee inoton koyon kekere kele boishet nekararan en bikab.

En baetab njirenik iianan ndolelen kabi njirenik ii agoigoi missing abai njiryot nekikuren Tilapia, amun njiryondani ko njiryot nekararan ii, njiryot neanyiny ii, ako motinye kowek chechang anan tam kokuren lagok scales ko njiryot nekikuren Catfish ko matainei soiti, mataa missing amun tom kekere kelelen bo biik cheomegen anan cheomotin, ako Catfish i kotinye kowek chechang mou Tilapia, Tilapia akot ii koimuch koam lagok ako mashida agetugul, ome lagok chemengechen amatabu agetugul amun Tilapia komotinye kowek chechang so ko noton kegere kele igoigoi biik chechang asikobit komaumisan kora lagok, ot en anee soiti ndoboe oboe njiryot ab Tilapia, njiryot ab Tilapia kwanyiny ako roisi chobenyin, roisi olegechobtoi.

Ko boikab njirenik ii anan ko aboindetab njirenik ii, kewelutik che kinyoru ko chang, kewelutiet ne tai, ko yo monyorchinkei njiriot amitwogik che ame, njiriot ii ko nyalu, nyalu keipchin amitwogik che kororon, ako en sait ne notet, nebo aeng kora, ko beek che tililen, sikosop njiriot kota kotestai kosop koek keny, ko keripchi beekwak kotililekitun, nyalu keun ele menye sait ake tugul anan kila ak kila amun beek ii, ko amitwogikab njiriot che kororon che ikochin kotakotestai kosop njiriot, nebo somok ii, ko njiriot ii ko kou chito komi mionwogik cheimuchi koityi akine, ko ele kiriptoi njioriot simanam mionwogichu, ko keripchi tililndo mising, ko ngerip tililindo ko kerip afya nebo njiriot, kosobei njiriot komie ak ko kararanit ak.

En kanamet ab baetab njirenik ih ko tam ko chang missing koimutik chemirmire biik chechang tam inee yon kinome keboe njirenik ih komotesetaa biik chechang amun miten koimutik chebitu, koimutiet netaa ko amitwogik chebo njirenik, amitwogik konyolu kecheng amitwogik chenomegee ak njiriot ih ako nyolu kebai njiryot en sait nenyolu, njiryot komonyolu kosir saisiek kyik. Kit age ko beek chetililen mara chito non konome koboe njiryot netaa ko mara momoken kiy kole ko kobaen beek chetililen lenen kityok tai ko beek lakini njiryot ih komokyingee beek chetililen asikotestaa kosop koik keny. Nebo somok ih ko mionwogik yon konome chito koboe njiryot ko chang mionwogik cheitu, chang mionwogik chemirmire njiryot so konyolu keker kele kokirip tililini kan ih akebai komie simoityi mionwogik njirenik

Ngosoman lakwet anan ngosoman look en sukul tai kosiryo akomach koyai ng'alek ab konyoiset ab kiagik ko tam ko chang sukulisiek chetinye ng'alek chuton anan kibore chang sukulisiek chenete look konyoiset ab kiagik ako ngemwaa konyoiset ab kiagik ih ko soiti anan che chebendii look soiti anan chechome soiti ko konyoiset ab tuga ako kere kole kor kabosomonji anyaa tuga ko kor ko mobete kasit en kokwet amun mokele tuga ko mii komie en betusiek alak mii betusiek chemoe tuga ak ichek ih komokyingee chito nekiyai ng'alek chuton ko sukulisiek chuton ih komii ot kou miten ot sukulit ab University of Nairobi kotinye kora konetishon niton ak kora miten sukulit ab Egerton University chang sukulisiek che ofareni ana kibore chang sukulisiek chenete mii ot chebo Mount Kenya university

Ele kinyorchin kerichek che bose miondo anan kilelen kuutikab ukimu, ko kinyorchin sipitalisiek che chang choton chebo Serikali, mitei sipitalisiek ii chebo chito asikomi sipitali che bo Serikali, ko kerichekab mionitok bo kasari ko kikoitoi buch makioldoi en sipitalisiek choton chebo Serikali, kerichechuton ii, kekonu makele kikonu kosop miondo niton lakini kikonu kele sikobos kuutik chebo mioniton amatestai kobendaat en borta anan kilelen amatestai koiyo en borta, kerichechu kokain chito kota kosop koek keny, manibuch komakele isopi kobet, kiit ne toreti, ko toreti kityo kosop chito komie, toreti komatkinamdago, piik che chang ii, akotoreti ko mat koiyo kochanga en borta.

Inguni ko chang chemung'arainik chekikoba taonisiek asikobit konyorjigen chebo betut akichek cheome, chemung'arainik ii ko ng'omi taonisiek yun i kochang' tabu chebune, anan komara korobon ii kobire robta anan ng'orobon kowoo koristo konome miondo noton nebo teget, so kiit nekiyoe sikobit kichuchuj ng'alek ab koristo, ko kiteche kiit kiten anan ketech kot kiten, kiteche silop neu nebo kibatit i asikobit kotoretin komabirin robta, amun ng'obir biik robta konome biik miondab teget, so kiit nenyolu soiti inei ko ketech kot nekiten kityo ot nebo kibatinik oeng kotoreti oleo, ko kiit nemagat inei kewal missing, ko noniton, ny'olu keger kele tinye chitugul kinyin neumen yon karobon sokobit kotoret komabir robta, sikobit kotoret sobonwek ab biik.

Kakwautik chekisubi yon kibimoni miondo noton nebo Maleria, miondo noton neibu mbu komiten tuguk anan kibore ortinuek chenyolu kisubi en sipitali, ndiwe sipitali ko kiit netai netebeni taktari yomoche sikochegen miondo nebo Maleria konome kotebe kole tos imenye ano, sikoteb kounon ko komoche konai ng'ot imenye elerupegen ak olenyanyawek anan eleteremengen beek chechang' anan imenye olekararan, kor kanai takatari kole imenye olenyanyawet amun olenyanyawet ii ko yuton ko olekonorengen mbu oo mbu ichu kor kanyokosusin ii koibu mioniton nebo Maleria, so konyolu konai taktari, ko yekakonai ii koib korotik, ago olekiiben korotik chekibimonen miondab Maleria ko siyeet, kirute siyeet yu ak kinem korotik ii ak kitya keiib koba labit ak kemwa results ng'ot komi miondo noton nebo Maleria kegonin kerichek chenomegen ak miondo.

Yaninetishe Mwalimu anan yaninetishe mwalimuek kochang tuguk kabisa chebune chekoromen kibare akochanga kewelutik chebune en class yaninete kipsomaninik cheakere ak ak chemakase mwalimuek chenete log Che cheakere kobune tabu neon mising amun lagok chimakere komagoi kosir Mwalimu kit sikolenchi Ker inoni nyalu kosire anan mi tuguk Kwak chebaishen yekor kakisir hi koimuche kosabsab akoger Kole ne nekakisir amun makere kit nikakisirchi en blackboard chemakase kora konetabu neon mising akobune tabu akichek mwalimuek choton cheineti amun makoi komwaa kit asikokas kot kotosweita kityo Kotor kesirchin akibarchi. Sigogere amun kemwachi kit nemi kityo kosir Mwalimu

Kotaii kapkirwok akopo chepkondok anan ropisiek ap kipsomaninik chomiten sukulishek ap barak ko kikongem oleo eng laakok chechang king'em kipsomaninik chechang amun mi rapinik chetam akot che konu serikali kokochi laak sikotoretenke alak chomoimuchegei alakini kinyokonam kipsomaninik akoboishen en oret nemanoton koboisie en oret nemakararan lakok alak ko nekatanyolu kolipane fees anan nekatanyolu kolipane sukul sikechomchi koyai exam ana koyai testi konam koip ropisiek chuto kopa korik choto chekipokite apakotoene kopokoyai tumwek chekwach en oloto oret nemakararan noton laak alak ko yoei boishet nema noton imuch mi tukuk chekikoit chepo soet ko mara kora konde laak oloten akochesane Kotor kora kopendi ropinik ole mayoto ikere ile torkongeme oleo eng laak ap sukul

En emenyon nii ko bik komi bik cheterter kiyai bik mungu en oret neterter, Mii bik chemii komie sikomii bik choton chemomi komie akichek en borwek kwak choton ko kokoruren bik alak solomonik. Solomonik ko bik choton nii chemara tinye tinye, tinye kewelutik en borwek kwak mara alak kotinye kewelutikab komopendote alak komokerto alak komokose. Ko ortinwek chekikimich kinde asikopit konyor akichek bichutet boishoni kii ko koboishen kabisa serkali oret nekararan kikoto somanet neywan neter, solomonik kii komie ole kineten ko nkinet ak kosomoso kinete takokosomoso kabisa akosiryo akichek. Ko korun kakonam kotar somananinywa kosiche kasishek akichek ako kou yon kosire bik alak akichek kii ko kere akichek sirkali kole monyolu kemeten en taban akichek amun bik cheu echek ako nyolu keyai kit neu noton.

En emenyon komiten kot noton nekikitaban ne kooton nii kengoten ngotutik ako boishetab kooton nii kochang boishoni kot missing chebo ketete en orit nindon akoo bik anan bik chechomdoyotin anan bik chekiyonchin koba koindon nekingoten ngotutik ko bik choton anan kondoik chekikilewen en emet en emet aketukul kele sikodochi bik amun makoi koik kondoindet chitukul ko kikilewen chito agenge en emet agetukul lii asikopit kotoret bichoton. Ko ngeba orit yundon nii kebo kepongoni ole kitoretito bik kotko Kam ngalekab oret tii kepongoni ak kepanga ak rabinik chekokochi yoton kele kichoben chuu oret, ko ngokto komii kit age nekokimoche sikechobi ketoret Koraa en koindon. Koindon inee ko uwon tore tabushek tukuk chenyoru bikab emet.

Ole kitildoi toretet ap sha ana kiit sha ko kiit noton netoreti biik eng ng'alek ap sipitalishek yan kaimian chito tor kawo sipitalli akoboishen sha nitet ko tor malipani ropisiek che chang ko ele kitildoi anyun sha niton ko chito noton netilei sha konyolu kotinyei kipandet ako nyolu kotinyei kora nambait nekikichopen kipanda niton an nenyinet akiipu kora nekimokchingei tebutik chechang kenai mising akobo inendet kitepen kelengin imenye ano imenye koot neu ne kenai kotko menyei koot ap suswek anan menet anan selele anan nebo pakoinik asikopit kenai olekitoretitoi kiit kora nekiteben keteben kele itinye mbaret netain kelech kora itinye tuga chetia ikee chego chetiana ndepinyoru mshara chetian en arawet ko yekakenai kounon kenoe olekitoretitoi eng ng'alek ap sha chutet

Eei asirat en Social Health Authority amun kikatil, sikai atil ih ko kiongen ole kelchinoik cheinyorchinigee missing kot en Social Health Authority ni ko chang missing ko en boisiet noton nebo konyoiset kitoreti biik yan kabit nyosutiet ab miondo mara kokabit ot ajali aketugul anan kokabit nyosut aketugul ko tor kakiba sipitali ko ngotko kamomii rapisiek ko tor kotoreti biik kotile bilit age ako sikai ketile ko kingen serkali kole sikotoret biik chemoimuchegee amun en emenyon ko momuchegee chitugul mii biik chemuchegee sikomii chon seretos kobo komonut missing amun kikibwat kit nekararan akobo Social Health Authority nitet toreti biik chon momuchegee en ng'alek ab sipitali

Boisionik ab mornet ab biik che tononchin pimanet ab miando natet nebo ukimwi ko boisionikwak kogongokalchi biik en oret ne kararan anan kongolchi biik agobo pimanet noton nebo mianiton nyalu kongallchi biik en oret negor kokaotoret chito negor kogose agine chito kotor kobwat kole nababimangee ak anee asigot komii mianitoni kosipketer komasibkotestai en borto agokor kagechen chito agenyorchi mianitet kobichuton kora chutonanchin konyalu kocher bichutet kora komotkonet komongunet amun miten komongunet nyin choton kigoito sirgalit chemagiloboni mogikoito kele asigobit kosob mianitoni lakini asikoter kutik asimatkotestai kochanga en borto ago kararan missing

Miondab korona ko miondo nekiitu en kenyit ab elipusiek oeng ak tiptem ako mionitet ih kotindoo koimutik koimutik chechang en borto. Kin koit kabisa ko kinyokong'em sobonwek ab biik chechang mionitet amun korom kabisa netaa korong ih ko tung'oek chekoromen, ngonamin tung'oek chekoromen ih ilole kot missing, mioniton ilole kabisa ibirtoigee kora imuche ot tot kokerenin kabuset ikose kouui kabuset en borto. Kora koimutik chetinye kora ko omin metit kototen ak ikose kong'etat borto. Ngeba sipitalisiek ih ko kiuui kenyor kerichek lakini kit nemii keng'ololji biik sikobit kityo koripgee ako yee beek chebele biik ih ak kerut

Oyonii ole bik chechang kopendii kolonye tulwet amun en otindonik chekose amun kikokas bik kole inkibur buch kimeyai kii ko tebie sikoitu mionwokik chemoto kinoe kele nee. Ko kitil bik kole kaigai ingebe kelany tulwet olanyetab tulwet tii kotoreti okot en ngalekab chuletab kowek anan melik. Ngeba tulwet anan ngelany tulwet ko chulokse melik ak kochula kowek akokoronekitu mou yon kokitebot buch amun ngetebot buch ak kasari komii Nguni ko kokochanga mionwokik cheitu en kototen chemokinoe kele koib nee. Ko sikiatoengee mionwokik cheu chuton nii ko yaetab mazoezi chechang ko lonyaniton nikobo tulwet kependotet mokinure buch.

Bongunutik ab sipitalisiek, sipitalisiek ab biik choton chemokoron metoek ih ko chang missing, bongunutik chenyolu kotinye sipitalisiek choton chenyoe bichuton ih konyolu koker kole kaweek chito nemakararan kowek kou elekiuu en taa kotomo kowechok bortonyin amun chito nemakararan ih komokele kikisiktoo kou noton mara kikisich ih akobur kiten ih komian amakinai kele miono eleyaa so konyolu en sipitali konyolu kotindoo tuguk choton cheboisien asikonai kole tos kibit makosa en ano en chichi sikai kobar kiondon nyolu kora kongen eleng'ololchindoo biik mii biik choton che mara kanam tam ngonam biik miondo noton nebo typhoid missing ih koweche akilit ko nyolu kerip komie bichutet kerip keripchi kerichek sikowek normal

Kaimutik cheechen kot mising chepo itondap emet chenyoru piik cho eng kokwotunwek cho kochang kot mising, mising ko en kipsomaninik cho kipsomaninik yo manyor ropisiek chesomanee en sukul ko ipetei komongunet mising amun kere kole kipenditoi ano sukul anyun koma kilipanwech ropinik akor yakipe kewekwech kemoche chepo mwalimue ko kaimutik cheechen choto chengemei kipsomaninik ako koserkalit akine konyolu koker kole katoret kipsomaninik eng ng'alek ap somanani nywan sikotestai kosomonso amun ngomasoman lakok en kokwet kopitu tukuk choton chemokororon petos laak alak amun ipwotei kole kaikai awaye mywek apokitot utien konai kole sopet konenyi nyolu kotoret serikali

Amwowok mising akobo atindoniotab kabelisiet nebo boisionikab kabatisiet eng kokwenyu, chang kot mising kabelisiet nebo boisionik che chang amun, ngengalalen ngalekab kabatisiet ii, kochang piik eng kokwenyu che mine minutik che terter, ngomin chito bandek anan komin piasinik ak karon koruryo anan kobwa ko kororon, konyoru kelchin mising amun siche che ame ak kosich che aldoi, mara koalda akot asikobit konyor rabiisiek che liponchinen lagok che somandos, ako kora ngengalale ngalekab kkabatisiet ii, ko kiit ne kararan kot mising ne kitoret piik che chang amun, ot chito akine no masoman koimuch koyai boisioni ak kosop kou piik alak ak ichek, amun boisioni ko mobo chito akenge yoe chi tugul...

Eei kotoret kabisa kimnotet ab sobeten korenyon baet noton nebo njirenik amunkingebai njirenik ko toret oleo kingebai njirenik kolong' biik en sobet amun ngebai njiriot agoet agosiich arek anan kosich lakokuik akine njiriot koron keeib ibakialda kobitu rapisiek kemuch keyaen baisionik alak chechang' ago sigai kecham kokicham biik chechang' koyoi kipangenge oletos kitoretitoi baaniyon bonjirinik so olekipoitoi injirenik asigobiit kenyorunen kelgineo kokebai injiriot ak amitwakik choton chenyolgin agebai en sait negararan njiriot kora kokitoret lakok amun toreti sobenywan

Nchirenik kii komiten konyil chechang ako terter ole kikiyaita , inchiriot neochome anee ko nchiriot noton nekikuren tilapia ngen bik chechang kot missing inchiriot non nitet amun chome bik niton. Soiti ot tii ko korik chetinye Lokok chemengechen, tilapia nii ko motinye kowek chechang ngebaen okot lokok kokararan imuch ot kwomchigee lok icheken komotoretetab sikik ako chobetab inchiriondenitet tii ko roisi makergee ak inchirenik iko koo tinye onyinyindo kot missing, ndiam ine tilapia ikose Ile kiam anch inchiriot anch inee ako makerergee ak inchirenik chon iko. Inchirenik chon iko koo moi koui olekechopto amun mii ot age inchiriot age nekekuren catfish noton ko nchiriot ne nemie bik en lok tinye kowek chechang nochome ine anee ko tilapia nikano.

Olietab inchirenik en indonyoishek kochang tuguk cheimuche komirmir oliet, amun ingebakialda inchiriot en indonyo ndonyo ko town nemiten tuguk chechang ak tuguk chechang ko en town komiten olemur mi elemara kilokchin tuguk cheachen komara kakilajta tuguk chemuren ii kor korobon kotendene ak konam kokwer kee, kor kokwer kee oo maran kokebechop okinyee kit neolfoen inchirenik korup kee ak yoto kobwone kaliangik ak inyogonam, ako ingobwa kaliangik ak konyogonam inchiriot ii ko imuch koib mionuokik choton chemokororon ako ingoker koraa bik ele kachanga kaliangik komoboiboechin missing' amun inge kole miondo neibu omitwogik anan tuguk chemuren ii kokoromen missing' ako mokororon nyolu kerib tililindo koraa nondo inee missing' nemuch koter olietab inchirenik.

Kit nekere kabwatenyun akobo kekwe en ngalekab konoretab rabinik missing ko kou en korik . Korik kii kotinye rabinik chechang nitech korik sikombwande mara mii bik chemoche konyokomeny yotet ko ndikombwande inyoru rabishek chechang ako yoton ko imuch ikonor rabishek siboishen en tai yun. Akoo konoretab rabinik en korik kii kochang kot missing amun mokele tebie buch kot komomii nemenye, ngomondo ake koitu age amun bik komokele bekuk iss en emet bik kotesetai kochongoitu omopendii wui missing ko korik chon rubegee ak olemii sukulishek ch.ekesomonen. Lokokab sukul kobwone en kila ak kila so ikere Ile inyoru rabishek en yon en chechang

Chito agetugul neyoe mung'aret anan chito agetugul nebo mung'aret konyalu kotindoi fishnet leshenit noton nebo mungaret ngengalalen ng'alek kab leshenit komii konyil chechang' miten kora leshenit ab karit lakini kagingololen leshenit noton nebo mung'aret kingen kele mung'aret komenemugee buch chito agiyai yooche itinye leshenit noton neboru kole itinye chomchin anan kogigonin chomchinet iyai kasit noton imoche iyai kerkei ak yonimoche mara mochechito koyat tuget ne oldoen kerichek komanyalu koalda kerichek komatinye chamjin agetugul amun karon kabiit kiagetugul nemakararan kotorkegere ageibchi inendet kokwoutiet negorom sokonyalu en biik ab mung'aret kotinye leshenishek